Ĩno nĩ kambuni ya raini cia thimũ, kambuni ĩno nĩ kambuni yũĩkaine gũkũ Kenya, nĩyo ĩkĩrĩ ya kerĩ he ũnene na kambuni ĩno warora, aya nĩ aruti a wĩra meho na, aruti aya a wĩra meho bata wao nĩ gũtaithia agũri a raini cia thimũ, na gũkĩmataithia harĩa maragĩthĩnĩkĩra magĩtũmĩra raini icio cia thimũ na, andũ aya nĩ makĩrutaga wĩra mwega mũno.

ĩno nĩ kambuni ya kwendia raini cia thimũ ĩgwĩtwo Safaricom, na aya nĩ andũ arĩa marutaga thĩinĩ wa kambuni ĩyo, nĩo magĩteithagia agũri a raini cia thimũ gũkĩmateithia na thĩna ũrĩa marakĩgerera rĩrĩa maratũmĩra raini ciao, kana cia kambũni yao, na rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ nĩ njiguaga ndakena mũno nĩ ũndũ gũkũ nĩ kuonania kwĩ na kĩo, andũ nĩmareaka gũtũmĩra wĩra ũyũ na wĩra ũyũ nĩ ũkĩhete kana kambuni ĩno nĩ ĩkĩhete andũ wĩra.

Ũyũ nĩ mũthuri ũrũgamite mwena-inĩ wa rami. Na rami ĩno nĩta ĩna rĩtwa, ĩtagwo Njeri. Mabarabara gũkũ Kenya nĩ ũkoraga makĩheo marĩtwa nĩguo mũndũ ũrĩa ũrakĩgerera hau akĩmenye harĩa akĩrĩ kana rami ĩrĩa arakĩgerera. Na mũkĩra wa rami kwĩna mũtitũ na mũtitũ ũcio nĩ ũkĩhuana tarĩ o mũtitũ mũnene, na mĩtĩ ĩyo ĩkĩhuana tarĩ mĩtĩ ĩrĩa ĩtakoragwo ya kũhandwo ĩkoragwo ya kwĩmeria.

Aya nĩ acirithania a igoti na rĩrĩa wamona oothe mehamwe marĩ atandatũ nĩ gũgĩtua nĩ cira mũnene wa gĩ bũrũri nĩ ũndũ acirithania aya nĩ arĩa makoragwo marĩ anene biũ gũkũ bũrũri -inĩ macira marĩa matuithanagio nĩ andũ aya mehamwe ũkoraga nĩ macira taa ma gĩthurano kũrora kana gĩthurano nĩkĩragĩkirwo ũrĩa gĩbatie na rĩrĩa mũndũ agĩũka igooti-inĩ nĩũndũ wa ũhoro wa gũthurano ũkoraga aya nĩo matuithanagia cira ũcio.

ĩno kana ũyũ nĩ mũtambo wa kũrĩha indo na thimũ. Na rĩu ta haha mũndũ ũyũ nĩ ararĩha gwĩ kambuni ĩtagwo Glovo. Glovo nĩ kambuni ĩrĩa ĩrehagĩra andũ indo mĩciĩ-inĩ yao. Na mũndũ ũyũ kana ũngĩgĩtua kuonia mũndũ gũĩka ũndũ ũyũ, wambere no nginya akĩambe agĩcagũre kĩndu kĩrĩa arakĩenda gũkĩgũra na egũtũmĩra o thimũ-inĩ yake athiĩ mũtambo-inĩ ũcio wa kambuni ĩyo ya Glovo agĩcagũre kĩndũ kĩu, ningĩ acagũra, hau nĩhagĩkoragwo na thogora wa gũgĩkinyĩrio, na thogora wa kĩndũ kĩu agĩcagũra akĩenda kũreherwo nĩguo rĩu agĩcoka kwĩmarĩhi harĩa rĩu egũkĩrĩha ona thimũ yake ekĩre pini yake ya thimũ ya M-Pesa na rĩu akĩhote gũkĩrĩha.